Gik makelo mor aneno kaka chieng' rieny chieng' kelo mor maber aneno dhok ng'ato kwath kendo aneno chal mar kor lwasi en ni kor lwasi no muo en cool yaani oyom koth mokk chwe mano be kelo mor aneno ka dhok ka dhok be ntie kamano.

Gima timore kae, aneno ka ji nie klas. Kendo aneno ka japuonj ni mbele kanyo opuonjo ji gik moko achiel ariyo adek, aneno ka nyithindo obet kendo giwinjo puonj no maber. Aneno ni gin gi laptop kanyo, gin gi projekta, gin gi gimoro amora kanyo, gipuonjre e tiegruok. Kendo japuonj lero negi maber kuom puonj ma gi puonjreno.

Tijni kaka itime e aluorawa, ma en tij ritho, ridho oduma. En inyalo kaw ji mang'eny kaka jok man edala, ikawo ji kata apar, nyithindo man edala apar, nyalo dhi epuodho to ugolo gi. Ugolo oduma e sagane, e ginene, eyien mar odumano. Koro igologi kachiel achiel then ichokogi kamoro achiel, kosechok gi then bang'e to isombogi kata gi mukokoteni kata gi wheel barrow, kata gidhano gi wich to itero ot. To itero e ginene, edero to idhi kan gi kanyo, then bang'e to ibi susgi, ibi mogi, moko ikano, moko inyalo reg to oganda tiyogo e tedo kuon.

Gik man kod nengo kae aneno ka gari ni kod nengo, aneno building ma duong' ot maduong'. Aneno screen, aneno ginene, wang' apaya yani yo, lam moketo lam. Aneno ka gorofa ma dongo dongo nitie man kod nengo, aneno light, stima man kod nengo, nigi nengo stima. Kasto gi, mago kende.

Ok gimomiyo ahero tijni anto ahero tijni nikech tijni oyot. Nikech kochopo gokinyi awach for instance, for instance ni kochopo gokinyi inyalo gonyo diel monditer odhi okwa. En dielni en idhi itweye atweya e bungu, en ok en okocham ga lum ahinya. But inya dhi titweye e bungu tiweye kanyo, then ochiemo ochiemo. Ka ineno ka bungu no oseluny mang'eny, then igole kanyo itere kumoro. Gin giheroga chamoga it oboke. Koritere e bungu tochiemo, ichakiloke. Kanoromo sa abirio, ay anaterone pi tamiye tomodho, then ichakiloke itere kumoro tochiemo maber. Kan sa osechopo, idhi adhiya kanyo tigole then idwoke dala. Ka an odwogo dala, ah dhiang' ber, ginene, diel ber ma a oduongo koyieng', opugno. Mano emomiyo ahero tijni.

Chiemo ni kakanyalo lose, en ni kisedhi yang'o dhiang' awachni iiko yang'o dhiang'. Iyang'e maber tiyang'e iyang'e inyang'e. Then, kiseyang'e tidhi tithole, ikete mach, onene mach kaka anene picha ka ni. Ikete to majno rewe, rewe, rewe mber, koserewe then inyalo kawe then idhi ing'ade matindo tindo tindo. Kiseng'ade, then iluoke mond remo cha owuogi, pi mar remocha owuogi, ma ring aliya. Then kiselose maber, ikawo nyanya, ikawo mo tiketo e sufuria manisemoko. Kisekawo sufuria tikete mo tikete nyanya, kiseketo e nyanya tirudo. Kiserudo maber, then ikawo kitungu tibole wiye. Kisebolo tirude maber, irudo aruda maber ma su tiole pi matin kikombe ariyo. Ka kiseolo kikombe ariyo, then itima ti, irude aruda ma subno lokre makwar. To koselokre makwar, then koro in maber. Then iole ring'ono tiwe opapni bang' dakika kata seche achiel kama, to ring'o no dhi bet maber mamit.

Chiemo ni kakanyalo lose, ma nyuka. Korikawo sufria tikete kendo, kisekawo ikete kendo, then iole pi to chwakore. Then e mogo ibudo, mogo ibudo awacho ni kakinyalo budo mogo nyoro. Tiketo obudore obudore tolokore maber, tiketo kanyo tobudore. Kosebudore then kinyne ikawo sufria no tikete kendo. Then iwe pigno chwakore matin, then ikawo mogono tirudo, irudo maber mopapni. Kosepapni tigole.

Gima aneno matimore kae, aneno ka osetedi osetoki koro itoko. Aneno ka mama toko kanyo, koro ji dwa chiemo. Osetoko neji esan ka san san ka san koro odwa miyoji mondo ocham. Erokamano.

Gima omiyo ok ahero tijni, eh tijni ka isetime to ibiro bedo gi body maduong', body maduong' manyiso ni in gi fats mang'eny. Koro biro miyi kata koro ah, kata koro ibed ng'ama duong' eh koro ibiro bet yaani abiro bet machwe mokalo to mano gima ok adwa.

Tijni ka ng'ato dwa time, kin gi puodho maber, onego odo puothono kosedoyo topure maber, topure maber, mogol ombugu kosegolo ombugu. Then otimo harrowing, then ogolo kidi madongodongo go endo. Kisegolo tilose maber kaka ne en eka achiel tilose maber then ikawo koth ngwacho gi. Kisekawo koth ngwacho, then idhibolo achiel achiel e kila bur. Kisekunyo bur then ibolo kachiel achiel nyaka mitiek puodho no.

Gikmakelo mor, gikmakelo mor gin kaka geche kakopangore. Then lam, aneno ka lam ber, gino kelo mor. Then gorofa mabochobocho madongodongo be kelo mor. Then kaka ols taon ni be kelo mor. Kaka yo kalo gi buses gi geche kako pangore be kelo mor. Gi utego madongodongo go be kelo mor.

Ok, gimabire pacha kaneno tijni, tijni en mana chiemo nikech onge gimorara. En mana chiemo, itokoni kosetokni, baas, tichiemo then iyieng' tidhi nindo. Erokamano, kiseyieng' tidhiadhia nindo tichiemachiema timadho soda, tiyieng'. Tijni en mana yieng'.

Tijni ber nikech, anto ahere nikech kosedoyo bang' tich awach ni for example kodhi doyo, kose doyo ma saa kose chopo koro odok dala mos koro obedo abeda piny to ometho. Koro ema omiyo ahero tijni. Ober kabisa.

Tijni kadwa puonjo ng'ato mondo otim tijni, tijni ber nikech en gohala, ober eyuto sana. Maka ng'at mongino ahinya to onyalo tiegore, onyalo puonjore, onyalo yudo pesa maber. Koro tijni nyaka obed gi instruments kanyo. Kaka pressure, pressure pump ma pump pi. Ni mae en luoko sofa set kendo gi yueyo. Koro nyaka obed gi luoro kuom gi ma ka customer obiro to onego obed gi luor, obed gi respect. Mano mokuongo, mar ariyo onego obed gi gigredin kaka pi, kaka pressure pump mondo oti tijno malong‘o nikech oyot.

Kaneno gini gima biro e pacha, ma en chal mar kor lwasi e kuom higa kaka January to December. Koro ma chal mar kor lwasi ka temperature ni piny kata temperature ni malo. Ma chal mar kor lwasi, mano egima biro e pacha

Ok, kae aneno ka. mine luoko. Gibiro luoko e tie aora, gitingo besende to gibiro luoko e tie aora. Aneno mine kagin ang'wen gi beshende, gi beshende, gibiro luoko e tie aora. Erokamano

Gik man kod nengo kae aneno ndara, nikod nengo, aneno gorofa mabocho bocho mago nikod nengo, eh kendo aneno geche, geche be nikod nengo. alafu kod Mago kende ema nikod nengo, aneno ute gorofa mabocho bocho, then gi ute moko matindo tindo gi. Mabati be nikod nengo, aneno glas nikod nengo nikod nengo.

Kae aneno ka ji, ma chiro, ji obiro nyiepo. Kendo aneno ka ji uso, ji uso lewni moko uso niang'. Kendo ji obiro nyiepo, aneno ka kastama obiro, kastama okawo lawu moro kanyo okete gimni obiro nyiepo. Kendaneno ka ji ae gorofa malo to gibiro, gia moko ya moko dok.

Weche duto man kod nengo kae aneno ogudu nikod nengo, aneno bulb nikod nengo, pas nikod nengo, kabat be nikod nengo, lewni nikod nengo then dye miwiro e wich be nikod nengo, colgate nikod nengo. Togi ogwaru migwaro godo wich be nikod nengo

Mondomiyo ng'ato tiyo tijni kaka anyapuonje, first of all, mokwongo ng'ani onego ng'ama ler. Then marariyo ng'ani onego obed ng'ama rito sa, obiresamachon nikech ma ofis nigi files. Then onego o arrange files ge maber mondo obi e ofis kiny ekodwa kodwaro elo file ma kama kama tong'e kuma file no nitie. Then maradek, ng'ani onego obedni oler sate nikech ma ofis.

Ok, ngeyo midwaro e tijni en ni onego ochunoni nyaka idhi e skul, mano namba one, nyaka e idhi e skul mondo isome, kisesome tibo dhie college ti graduate timiyi tijni. Mar ariyo onego ondiki gi sirkal makitie ndara to ok nyal maki. Onego idhi e skul, mano e gima ongeo, gima onego itim

Ok, ngeyo madwao ni obed e tijni, mokuongo mondo ibed ngama oolony malongo malongo onego idhi e skul kata e college mondo ipuonjri. Then gik midwaro e tijni gin kuoyo, spade, nyaka ibed gi spade then ojiko michodho go kuoyo. Then nyaka ibed gi experience mondo itim tijni. Then onego ibed gi lao mar dustcoat mirwako ma kitiyo to ok donj e lawi kata kik uchafu moro amora donj e lawi, then onego ibed gi ogudu mirwako e wiyi mondo kik gik moko ohiny wiyi

Tijni nikod nengo nikech ma en uso chak. Chak ing'e ni dhano tedogo chae, dhano tedo go alot, dhano madho, inyalo chame gi kuon to en gi pesa mang'eny. Koro tijni en kod nengo nikech en gi pesa mang'eny, nikech dhano ohere, dhano ohero chak.

Kae aneno ka ng'at moro nikanyo, obet , ogwom to gima otimo, aneno ka obulo gimoro, obulo lee moro moya moyago dwar. En obulo le mondo dang' ocham ,kata olielo rombo.

ok, gima biro e pacha kaneno gima chal kama, mae ngat mobiro nyiepo koro otimo gimoro ni window shopping. Ongiyo tonyiewo, mohero to okaw nikech cashier nikanyo jakaw pesa ne kanyo manyalo kaw, ema otiyo go.

Ok, gima nikod nengo ka aneno ot moger mar bank, mano nikod nengo. Asto aneno ndara molos maber gi tiles, mano nikod nengo, asto lewni ma jii oruako nikod nengo asto, mago kende ema nikod nengo

ok, gima, tijni natimo chon. Gima natimo, ninya loso kad mari, iketo pin kanyo, mae ATM, iketo pin kanyo then idiyo pesa midwaro then igolo. Kiseketo pin then idiyo amount, pesa midwaro golo then wuok kanyo then iwuok awuoka

Ok, gima timre kae, aneno ka ngato obiro nyiepo, to janyiepo ndikone rishit. Aneno ka ngato obiro kanyo obiro nyiew gik moko e duka kanyo, koro ngano odwani ochiw gima kastoma dwaro. Erokamano

Weche duto man kod nengo kae aneno ka ot moger no nikod nengo, aneno billboard mar stanbank, Standard Chartered bank, billboard mar KCB nikod nengo asto gi ndara be nikod nengo gi gorofa maduong

Ok, gima biro e pach akaneno gini ma mar oduma mar KRA, en Kenya Revenue Authority, koro mae ma kibedo go to in maber kichulo go tax. Koro ma mar KRA, Kenya Revenue Authority

Gima biro e pacha kaneno mae, ma to en ohala, aneno ka jii nie soko kendo mama nikanyo ouso, ouso nyanya ,ouso kitungu, ouso pilipili. Gima biro e pacha ni ma ,ma chiro kendo ouso, ogo ohala. Erokamano

jok man kod neng'o kae en dakatari aneno ka daktari obet kanyo en gi kalam kendo orango tuo machando nyathino, dakatari no ni kod neng'o kendo aneno ka nyathi moro ni kanyo e screen kanyo ,nyathino be ni kod nengo ,nyathi matin no nikod nengo.

Tijni kaneno ma kuma president gi nobire mondo gi goye tuak moro achiuel ariyo adek ,iluongo ni presidential debate, mae debate ma president mopogre opoggre mawuok e pinje mopogore opogore obiro mondo giwach achiel ariyo adek machando gi kata makelo dongruok e piny, mondo giwach gi riwre e paro a chiel

Aneno sindan, aneno ndawa, aneno yath, aneno kong'o, aneno chupa, aneno jwala to kod gimimoko go mach, mano be nikod nengo, then aneno glass, then aneno mesa. Nikod nengo.

Okonyo jotuo mondo oyud thieth mapiyo ka piyo. Ka jatuo tuo kumoro, toringo odhi okawe tokele e osiptal, moringo matek pile ka mondo jatuono thieth mapiyo ka piyo ong'ielo orengo kapok owito ngimane.

Gini kaneno to magi mag sirikal ma kae ma symbol mar sirikal ma kenya to mae en mar ginene joma tie space kaka joma dhie dwe mondo gidhi gisom dwe kaka chal mondo gidhi gikel ne jopiny mondo osom.

Kae aneno ka oganda obedo e parliament kata e kot gi discuss weche moko matindotindo ma madhano oketho kata ma dhano manyalo loso manyalo gero piny mar kenya kata piny moramora kendo jii obet giwinjo weche kuom ng'ato ka ng'ato magolo pache

Kaka inyalo los chiemo ni, ikawo mo gi nyanya to iketo e sufuria, ichuako ichuako to ichielo, irudo mirudo kise rudo to ikawo kitungu to ikete then irudo irud irudo to imedo mo matin. then ikawo ring'o no, kise kawo ring'o no to ing'ade matindo tindo tindo tindo then iluoke, mimoye maber ma otwo motwo motwo kabisa, then ikawe to iole kanyo. Kiseole kanyo, irude irude michiele michiele michiele molok colour mobed brown. Kosebedo brown kokirude irude kasto kosechiek to iweye.